chiemo ni inyal los mokuongo iluoke kose luoke , ingade matindo tindo tichwake kosechwake to ichwake bang' chwake ichiele kitiyo gi moo, bang' moo keto kitungu, bang kitungu iketo nyanya ,bang' nyanya to kosechiek tiketo iketo alot moseng'ad go tirude mondo gichieg, kagischiek to, koseket gigo tee to iume mondo ochwakre kosechwakre to imiye dakika abich mondo ochwakre, muya no ochieg maber mondo mondo muya no kosechwade maber odhi chiek mayom ma tije koro nyalo bedo abedani ero osechiek maber

gima timore kae en niya e puodho kae nitie alot mar kabej moseikore ka gin ready gin ready gima timore ka ni alot mar kabej oseikore e puodho eri gologi kiketo gi e tinga idwa tergi kar uso kata kar kar tije moko o imondo alot mar kabejno oseikore e puodho tigole nikech oseikore mondo ok ber kowere kama onyalo kethore mago oseikore to be aneno japur ka keto gi ei tinga ka tinga ritogi mondo opong eka nyalo ginyalo tero gi kuonde mopogore opogore .Kae to gidongodongo ahinya ma gi gi gi gin maler maler zaidi kendo gi gibeyo zaidi itedo gi kaka gintiere no.